Mĩtambo ya gũitĩrĩria maaĩ nĩ yũkĩte kũhonokia Mũgĩkũyũ kana arĩmi na njĩra nene mũno, tondũ mĩtambo ĩno nĩ ĩrateithia harĩ kũmenyerera maaĩ matigahũthĩke maingĩ. Kwa mũhiano ta rĩu ta mũtambo ũyũ wĩtagwo wa drip irrigation. Mũtambo ucio wũitaga tũmaaĩ tũnini tũnini, tũtata tũtata, nĩgetha ũgakora ndĩrahũthĩra maaĩ maingĩ. Nyingĩ mĩtambo ĩno nĩ ĩteithĩtie kũhonokia nginya bataraitha kana gũĩkĩra mĩmera bataraitha na njĩra ya ũhũthũ mũno, tondũ, ũraringia bataraitha maaĩ-inĩ, ĩgathiĩ mĩgũnda-inĩ kũgerera mĩtambo ĩno.

Tekinoronjĩ ĩno kũrĩa Nyandarua maugaga nĩ kũhũthĩra njeti gũitĩrĩria maaĩ. Rĩu wega wa njeti ĩkoragwo, o ũguo ĩrathirũrũka ĩitaga maaĩ tũtata tũtata na ĩgaita handũ hanene mũno. Kwoguo nĩ ĩrakũhũthiria wĩra, ndũkũhũthĩra hinya mũingĩ. Nyingĩ tũtata tũu ĩraita nĩ twega mũno tondũ rĩrĩa mĩmera yaku ĩ mĩnini, tũtikũhukũrio, tondũ mbura rĩmwe nĩ yuraga nene mũno kana ũngĩitĩrĩria maaĩ na mũberethi magathi mahukũrĩtie mbegũ iria ũhandĩte. Kwoguo rĩrĩa ũrahũthĩra njeti, gũtirĩ mbegũ o na ĩmwe ĩkũhukũrio.

Ũyũ nĩ mũthanga, na mũthanga nĩguo tũhũthagĩra gwaka nyũmba kana mũthanga ũyũ nĩguo tũhũthagĩra gwaka nyũmba ciitũ. Rĩu mũthanga ũyũ ũrehagwo nĩ maaĩ, tondũ nĩ ũrakĩona mũtaro ũyũ nĩ mũtaro wenjetwo nĩ maaĩ. Maaĩ mau mokaga mahinda kwa mahinda na kwoguo nĩ mokaga na mũthanga, nĩguo andũ magathiĩ makatahia makaambi kwendia. Na, kwoguo nĩ ũrehaga ũcenjania wa mbeca. Mĩthanga ĩno nĩ yonekaga kũndũ gwĩtagwo ndoondo kana ikamba-inĩ, na gũkũ kũndũ gwĩtagwo kĩambeere, ona mũthanga ũngĩ wĩ ho wonekaga kũrĩa Maaĩ Mahiũ.

Wĩra wa kwendia mĩtĩ nĩ wĩra mwega mũno na andũ arĩa matwendagĩria mĩtĩ nĩ makoragwo manyitĩte itemi inene mũno harĩ kũgitĩra rĩera kana kũgitĩra eh mĩgũnda itũ, na makĩria mũno rĩera rĩrĩa tũrahuhia. Kwoguo arĩmi aya a mĩtĩ moyaga makũnia, mageekĩra tĩĩri na mageekĩra gathumu. Magacoka makoya mbegũ ya mũtĩ, kana makoya kamũtĩ, kana makoya kĩndũ gĩgũĩtwo suckers kuuma mũtĩ-inĩ, makamĩĩkĩra harĩa tĩĩri-inĩ nĩgetha mũtĩ ũcio ũkaambia kũmera, nĩgetha magacoka magatwenderia.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno nĩ tondũ rĩrĩa ũrahingũra mĩtaro ya gũtwara maaĩ ma gĩko, ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Na nĩ ĩteithagia gũthemana na mĩrimũ mĩingĩ mũno tondũ rĩrĩa mĩtaro ĩyo ĩratwara maaĩ wega, nĩ gũgũkorwo kwĩna ũnyihu wa mĩrimũ kana maaĩ marũgamĩte mararuta mũnungo mũru. Kwoguo, tũgaikara twĩna rĩera itheru. Nyingĩ ũkĩruta wĩra ũyũ, o nawe no nginya wĩgitĩre na nĩkĩo ũrona andũ aya mekĩrĩte glove nĩgetha megitĩre o nao kuumana na mĩrimũ mĩũru ĩrĩa ĩngiumana na maaĩ maya.

Ndemu nĩ ya bata mũno, tondu ndemu nĩyo ĩtuteithagia kũiga maaĩ nĩundũ wa mahinda marĩa kwĩna riũa icio mũno, kana rĩrĩa kũũmĩte gũtarĩ nginya maaĩ, njũĩ nĩ hũu. Kwoguo okorwo nĩ mũreigĩire maaĩ ndemu-inĩ, mũkamahũthĩra nĩgetha kĩhinda kĩu gĩkorwo kĩa hĩtũka. Ningĩ ndemu no nginya mũmĩirigicĩrie, nĩgetha kũgitĩra ciana citũ citigagĩthi gũtubĩra kũrĩa ndemu-inĩ kana gũthakĩra hakuhĩ tondũ nĩ ũgwati mũnene mũno.

Gĩkũyũ-inĩ nĩ ũndũ wa ũrĩmi, nĩ tũhũthagĩra maaĩ maingĩ mũno o mũthenya, na kwoguo tũtingĩikara tũtarĩ maaĩ. Maaĩ magĩraguo kuuma ndemu kana njũĩ-inĩ na njĩra ya mĩberethi, nĩgetha moke nginya mĩciĩ-inĩ, tũrĩme namo tondũ tũkĩrĩ arĩmi. Tũkarĩma mboga na matharũ kana nyeni, nĩ citagĩrĩrio maaĩ. Okorwo nĩ mĩkorobia o nayo nĩ itagĩrĩrio maaĩ. Mahiũ maitũ mũno makĩria o namo nĩ marabatara kũnyua maaĩ, na rĩu gũgĩcoka gũgĩthambia indo ta ciugũ cia ng'ombe na indo ta icio.

Mũhũri wa mbiacara nĩ angenagia mũno, tondũ rĩrĩa ũramuona hau nĩ ũramenya atĩ mũndũ ũyũ nĩ arathondeka mbeca, tondũ akĩrĩ harĩa mbiacara. Na mbeca ciothe, mbeca nĩcio tũragĩetha ithuĩ othe na nĩ tũciendete. Kwoguo mũhũri ũyũ wa mbiathara, kwanja nĩ aroneka arendia marenge. Marenge maya njiguaga marĩmagwo kũrĩa ikamba na metagwo na njĩra ya gĩthũngũ butternut. Mahũthĩkaga kũruga cabaci, no ũmatherũkie ũrĩe ũguo, tondũ me mũrĩo mũno, nĩ marĩ cukari. Na mũrĩmi ũyũ nĩ arakĩoneka ena ngari, o na ngaci harĩa ũguo nĩ ĩroneka nĩ ya, ngaci nĩ kĩndũ gĩtũkenagia.

Ũndũ ũyũ ndona wĩ wa magegania, tondũ ndikũũĩ atĩ kabira ici cia nakũrĩa rũgongo nĩ cirĩmaga. Tondũ niĩ njũĩ marĩithagia ng'ombe magacitwara kũndũ na kũndũ cikarĩa. Ũguo nĩguo makĩonaga ũboco wao. No ndiroĩ atĩ nĩ macanukĩte ũũ, gĩthemba gĩkĩ gĩa kwambia kũrĩma na nĩ maraitĩrĩria nginya maaĩ. Kwoguo andũ aya nĩ mathiĩte nambere mũno na nĩ ndĩra makenerera mũno nĩũndũ wa ũũ marathi nambere, tondũ ũrĩmi nĩ mwega mũno. Mabatiĩ mahĩmbĩrie ũrĩmi na nĩ maragĩĩka wega.

Haha nĩ haroneka hena njethi, na njethi ĩno nĩ thaara ĩratua, na ĩtuĩte thaara mũingĩ. Gwĩtagwo gũtũgũta, ĩtũgũtĩte thara mũingĩ mũno. Nĩ harakĩoneka hena andũ arĩa maratũgũta, na hena arĩa marakua. Thaara ũyũ nĩ mũingĩ mũno, kwoguo to korwo mũrĩmĩ ũyũ ena, kana nĩ aigaga silage, kũrinda mahuti na maratathi nĩgetha matũre na mahĩe hanini, nĩgetha ng'ombe cihote kũruta iria rĩingĩ. Ng'ombe cingĩria mahuti mau ma silage nĩ cirutaga iria mũno.

Rĩrĩa mũndũ ekwenda gũbanga mũcemanio, no abange mũcemanio kũgerera njĩra ya intaneti kana magomane marĩ andũ kĩũmbe, hihi handũ ta mũkawa-inĩ ũguo. No rĩu rĩrĩa mũrarĩrĩa maũndũ manyu intaneti-inĩ hena ũtiganu mũnene mũno na gũtũngana mũrĩ andũ kĩũmbe, tondũ rĩrĩa mũraarĩrĩria intaneti-ini no kũaria tu. No rĩrĩa mwatũngana, mũgatũngana handũ ta mũkawa, okorwo nĩ ta bamĩrĩ kana endwa, kana andũ a kĩama, no mũrĩanĩre, mũonane maitho kwa maitho, na ũndũ ũcio nĩ wa gũkenerera.

Bamĩrĩ nĩ cibangaga mĩcemanio, na mĩcemanio ĩno maita maingĩ ĩbatiĩ ĩkorwo ĩ mĩcemanio tũgũkenerera, ti gũthiĩ kũhĩtania. Na kwoguo okorwo bamĩrĩ-inĩ yakwa nĩ tũracemania, tũkaarĩrĩria maũndũ maigana ũna megũkũria bamĩrĩ kana megũteithia o mũndũ. Tuge kwa mũhiano nĩ tũraruta mbeca, tũbatiĩ tũrute mbeca iria kira mũndũ ekũhota kũruta. Nyingĩ mũndũ nĩamarugagĩra irio, ũkamarugĩra irio njega nĩgetha mũgoka mũkarĩanĩra mũgakenanĩra hamwe ta bamĩrĩ.

Wona woya namba eno ya Huduma, nĩgũgũteithia mũno tondũ tugwikĩra indo ciaku ciothe cia thirikari namba-inĩ ino kana gibandĩ gĩkĩ kia huduma. Okorwo ni indo ta igeranio ciaku ciothe ciakuma primary cekondarĩ, korĩnji kana yunivasĩtĩ, okũrĩa gũothe ũgũthoma. Okorwo nĩ kindu ta marũa ma gũtwarithia ngari, okorwo nĩ indo ta igoti na indo icio ciothe onakorwo ni ũhoro na DCI indo icio cigũkorwo haha gibandi-inĩ. Na kogũo nĩ wĩra wathiĩ gwetha ndũrĩragwo ũthiĩ ũgethe indo iria ũrabatarania ta good conduct na kũu urĩheanaga namba yakũ makagũcia maũndũ makũ mothe, na kogũo nĩ njĩra igũgũteithia mũno, namba ino nigũgũteithia mũno mũno.

Rĩrĩa ndona ũũ nĩ njiguaga ta ngũgĩa na kĩmako. O na rĩngĩ nĩ ngĩaga na hahũ tondũ ũndũ ũyũ ũrandirikania mĩaka ĩho ĩhĩtũkĩte, a guka aitũ awa ũrĩa mathiaga kũrĩa mũtitũ makeehitha, ũrĩa mehithire mũtitũ thikũ nyingĩ nĩgetha mahũrane na nyakero, mamũingate kuuma gũkũ bũrũri-inĩ twone wĩyathi. No nĩ agĩcokire agĩthiĩ na tũkĩheo, tũkĩona wĩyathi, na mũtongoria witũ wa mbere arĩ Jomo Kenyatta. Na kwoguo ũndũ ũyũ ti ũndũ wa gũthaka naguo, ndingĩenda tũcoke hau twarĩ.

Maĩ marĩa maingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, na makĩria mũno marĩa manyuagwo Nairobi, maumaga kũrĩa mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Oho noho maĩ ma rũĩ rwa Tana marĩa maingĩ maumaga. Tondũ rũĩ aah kĩrĩma kĩa Nyandarua kĩngĩhĩtia kĩhũe nĩ tuona thĩna. Na rĩu rũĩ rũrũ rwa Tana rĩrĩa rũrahetũka, rĩmwe nĩ rũihũraga, rũgathiĩ rwenjete mĩtaro nginya mĩciĩ-inĩ ya andũ. Nyingĩ no rũrĩ wega ũngĩ tondũ nĩ rũkaga rũkuĩte mũthanga, aikari a kũu magathiĩ magataha mũthanga makambia kũwendia makona mbeca. Kũguo rũĩ rũu na nĩrumaga thitima, kũguo rũĩ rũu aah ndeto cia ruo tũgũcitigĩra hau.

Tekinoronjĩ nĩnyitĩrĩire ũndũire na gĩcunjĩ kĩnene mũno matũkũ maya tũrĩ, tondũ okorwo nĩ ũndũire witũ, okorwo nĩ mabũkũ marĩa ma tene nĩmaigĩtwo kũrĩa intaneti-inĩ. Kogũo warĩenda nokũo ũrathiĩ ũkarĩgũcia. Okorwo nĩ aheani akĩrĩra marerekondi magathiĩ magaikia bindio icio kũrĩa utiumbu. Na kogũo andũ ta ithuĩ Gen Z tũgathiĩ kũrĩa utiumbu tũkambia gũthoma ũndũire na tũgathikĩrĩria kĩrĩra kuma kũu.

Kũrĩa irio ici ti kũritũ tondũ ũrabatara o kũhũthĩra moko makũ, ndũrabatara gĩciko kana hũma kana kahiũ nĩgetha ũrĩe irio ici. Irio ici nĩ njega mũno tondũ nĩ ndĩrona hena mbembe na mbembe ũkũmĩnyita wambie gũthandũra kamwe kamwe ũkĩmĩrĩaga kana ũmĩrũme onokorwo nĩ ĩgĩrĩ igĩrĩ. Arabu nĩ ndĩrona he na mũgate, mũgate ndũragĩbatara maũndũ maingĩ, no kuoya na kũrĩa na nĩndĩrakĩona hena ice cream, ice cream nayo woyaga na gĩciko ũkĩrĩaga. Haha hatirĩ ũndũ mũritũ na nĩ irio cirakĩoneka nĩ thaka mũno.

Ciana nĩ ciendaga kũganĩrwo ng'ano nĩgetha cigakorwo cigĩkũra ciĩ njũgĩ, nĩgetha, tondũ rĩrĩa ũraciganĩra ng'ano icio, rũciũ wa mũũria ũrĩa ũramũganĩire, nĩ arateithia kana nĩ ũratũma hakiri ciake cigerie kũririkana, na kwoguo agakorwo e mundũ wa kũnyita maũndũ naihenya. Nyingĩ ng'ano iria ũramũganĩra no nginya cikorwo nĩ ng'ano cirarongoreria mĩtugo mĩega na gũathĩkĩra aciari ake, na gũkũra e mwana mwega.

Haha nĩ ũndũ na mathomo ma braimarĩ tondũ nĩ ndĩrakĩona mabuku maya nĩ mabuku ma gũthoma ma kũrĩa thukuru cia braimarĩ . Tondũ nĩ ndĩrona hena ibuku rĩa mathabu rĩa kĩrathi gĩa gatandatũ, hena rĩa CRE, hena rĩa Science, rĩa gĩthweri, na nĩ ndĩrakĩona nĩ harĩ na dictionary, na nĩ harĩ na kamusi, na nĩ harĩ na tũmabuku tũngĩ twa ng'ano. Koguo indo ici ciothe nĩ cia bata harĩ ciana cia braimarĩ tondũ nĩ cio cimaheaga ũgĩ na nĩgetha makũre marĩ andũ ũgĩ na andũ mekũhota gũtũra thĩ ĩno na kũmĩtongoria ũrĩa ĩbataire.

Ahũngi a maũhoro no nginya makorwo marĩ andũ athomu. Na andũ aya no nginya makorwo mena ũgĩ wa indo nyingĩ mũno cia thitima. Indo ta kamera, makorwo mena ũgĩ wa makompiuta na tekinoronjĩ mũno makĩria. Tondũ andũ aya nĩ mabatiĩ makorwo mena, kana ũhoro ũrĩa maroya, ũkorwo wĩ ũhoro wa ma. Na kwoguo o nake meciria make no nginya makorwo me makũnyita maũndũ naihenya nĩgetha anyite ndeto iria ci cia ma, na nĩgetha agĩcoka kũhunjia ũhoro ũcio akorwo ndarahunjia ũhoro wa maheni.

Ici nĩ ironeka nĩ Maathai ,na kwoguo kurĩa nĩ Maathai-inĩ, na mũno makĩria ta rĩngĩ mũthenya ũyũ nĩ mũthenya wa Sunday. Nĩkĩo ũrona andũ matũnganĩte, tondũ icigo nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, andũ matũnganaga mũthenya ta wa Sunday. Rĩu magĩtũnganĩte kũu nĩũndũ wa mĩthako to nĩ kũroneka kwĩna athaki a mĩbira, eh nĩ kũroneka kwĩna eroreri. Na kwoguo o na haha nĩ ndĩrakĩona hena mũtongoria ũmwe ta rĩngĩ nĩ muheshimiwa, na nĩwe wĩna mũbira wa volley, na nĩ kũũringa arenda kũũringa nĩgetha aũtũme mwena ũrĩa ũngĩ.

Mawoni wakwa harĩ ũhoro wa gũthomithania kũgerera njĩra ya intaneti nĩ atĩ njĩra ĩno nĩkoretwo ĩgĩkũra no nĩ ĩrakũra kahora mũno tondũ kwa mũhiano, nĩ ũkũririkana thirikari itũ ya gũkũ bũrũri-inĩ, nĩyaugĩte atĩ nĩ ĩkũheana laptop kana kompiuta ici nini cia gũkua macukuru-inĩ maitũ mothe ma primary, no matiahotire kũhingia ũhoro ũcio. Koguo njĩra ĩno ya gũthomithania kũgerera intaneti, gũtirĩ ũndũ ĩngĩũka ĩgarũre kana ĩtũme andũ matigane na ũhoro wa gĩthomo kĩa irathi.

Kũrĩa gwitũ gĩcagi, kana Gatũndũ, nĩ kũndũ kwega mũno tondũ nĩ gũkoragwo na mĩcemanio. Mĩcemanio ya itũra, mĩcemanio ya ũrĩmi, nĩ nyonaga maũndũ mau magĩĩkika mũnomũno. Mĩcemanio ya atumia makĩarĩa, mĩcemanio ya maũndũ maingĩ, nginya ũhoro wa CDF nĩ ũkaga ũkareherwo mĩcemanio. Na kwoguo gwitũ mathiaga handũ kaharo-inĩ, magathi na itĩ cia atumia nĩgetha atongoria acio magĩuka, na mageetha kahama ga kũĩũa riũa, nĩgetha atongoria o nao magĩũka makamakora me shemba na me tĩarĩ kũmathikĩrĩria.

To ndwari kana mĩrimũ yothe ĩrabatara ũnyuĩre ndawa. Kwĩna imwe cirabatara ũthiĩ kũria njimu kana ũthiĩ kĩharo ũgateng'ere nĩgetha ũhũrane na mũrimũ ũcio, ũhone. Na ningĩ mwena ũrĩa ũngĩ, kwĩ mĩrimũ ĩngĩ kana maũndũ mangĩ maroragwo kana manyabaragwo na njĩra ya irio iria ũrarĩa. Ũkeerwo nĩ ndagĩtarĩ ũrĩe irio fulani cia mwanya nĩgetha ũhotane na mũrimũ ũyũ. Nyingĩ o ho, nĩ kũrĩ ndawa cia kĩĩmerera, to ndawa ici cia ma factory, nĩ kũrĩ cia kĩĩmerera, kũrĩa mũtitũ kwĩna mĩtĩ ĩhũthĩkaga ta ndawa.

Ndege ici ciĩtagwo cia drone, nĩ cinyitĩte itemi inene mũno kũrĩ arĩmi arĩa, kana nĩ citeithĩtia arĩmi arĩa marĩmaga mĩgũnda mĩnene, kana marĩmaga irio na njĩra ya ũingĩ. Tondũ mũndũ rĩrĩa ena mũgũnda mũnene ta rĩu kwa mũhiano, no akorwo ena ĩka igana rĩmwe na ĩka icio igana rĩmwe ahandĩte mbembe. Ndangĩhota gũthiũrũrũka guothe na magũrũ akĩroraga ũrĩa mbembe ciake ihana. Kwogũo ekũoya drone, tondũ ĩna kamera harĩa mbere, amĩtwarithie ũguo akĩnyabaraga mũgũnda wake ũrĩa ũhana.

Rĩrĩa andũ mena kamũgũnda kanini ,magayanagia tũcunjĩ tũcunjĩ, nĩgetha mahote kũhanda indo ngũrani. Kwa mũhiano no ũkorwo wĩna tũcunjĩ tũtatũ kana tũna. Gacunjĩ ka mbere uge ũkuhanda mboga, gacunjĩ ga kerĩ uge ũkũhanda matharũ, gacunjĩ ga gatatũ, uge ũkũhanda thibinanji, gacunjĩ ga kana nako, uge ũkũhanda nyanya, na gacunjĩ ga gatano, uge ũkũhanda hoho kana biribiri. Kwoguo, o gacunjĩ no nginya ũhandĩrĩrie iratathi na mbegũ ĩrĩa ũhandĩte hau, nĩgetha o na ageni moka matirabatara gũtinda magĩkũũria ciũria. No kũona mekũona na meerorere makĩmenyaga nĩkĩĩ kĩ gacunjĩ kana.

Ũreri wa mbũri cia iria gwitũ nĩ gwĩkagwo na njĩra ngũrani mũno na ĩno ndĩrona haha mbica-inĩ ĩno. Tondũ kũrĩa gwitũ Gatũndũ, okorwo nĩ ciugũ cia mburi ici, cikoragwo ciakĩirwo igũrũ. Gũtirĩ mbũri ciikaraga thĩ kana tĩĩri-inĩ, cigĩkoragwo ciarĩirwo mbaũ handũ igũrũ. Nyingĩ mahuti, ta rĩu ũyũ maikĩtie, maikĩirie mbũri thaara wĩ mũgima, aya nĩ andũ agũtaru. Gwitũ thaara no nginya tũũthĩe na macini kana okorwo ndũkĩrĩ na macini, ũgatinangia na banga nĩgetha cihote kũrĩa.

Ingĩkorwo ndĩ abithaa mũnene itũra-inĩ riitũ na nĩ ndĩrenda o mũndũ eandĩkithie, no nginya ndue matua marĩa mekũndeithĩrĩria andũ acio othe meandĩkithia narua. Kwoguo ũndũ wa mbere ingĩamba kũhingũra obici ya wĩandĩkithia, ĩkorwo ĩ handũ hana na ĩhingũragwo o mũthenya o mũthenya. Ũndũ ũcio ũngĩ, o handũ harĩa hena mũcemanio, ngathi na andũ arĩa, kana maabithaa ma kwĩandĩkithia, ngamatũara kũu nĩgetha mũndũ o wothe ũteandĩkithĩtie ahote kwĩandĩkithĩria, kamweke, kana one kamweke ga kwĩandĩkithĩria mũthenya ũcio aonekana.

Mandĩko maya nĩ maroneka mandĩkĩtwo nĩ mũirĩtu. Na mũirĩtu ũyũ, nĩ irooto kana nĩ tuge nĩ merirĩria enamo. Nĩ ũndũ wa rĩrĩa angĩkanyita ihu rĩ, merirĩria make augĩte atĩ, nĩ akorwo ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũndũ wa keerĩ nĩ atĩ, okorwo nĩ aratũngana na mathĩna, mathĩna mau akahota kũmamenya tene matanamũhatĩrĩria. Nyingĩ nĩ arona nĩ arerirĩria akaheo mwana wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, akorwo ithe wa mwana nake nĩ mũndũ wĩharĩirie kũguo matikarĩa thĩna. Na acoke, nĩ arerirĩria nyina kana aa cũe a mwana ũyũ wake, magakorwo marĩ eega mũno na makahota kũmũnyita mbaru.

Gũkũ nĩkũroneka nĩ kũndũ kũmũ, na ona gwĩ kũmũ ũguo hena maũndũ mega tondũ nĩndĩrona kwĩna ndobori na ndobori ĩno nĩĩkĩrĩirwo mĩberethi ĩrĩa ĩthiĩte nginya harĩa maaĩ marĩ. ĩgacoka ĩgĩkĩrĩrwo sora nĩgetha sora ĩyo ĩgateithia macini kana mota ĩrĩa ĩkĩrĩtwo harĩa irima thĩinĩ ĩhũre maaĩ kuma kũrĩa irima thĩinĩ yũke ĩmaitĩrĩire kĩraĩ gĩkĩ ndĩrona haha kĩna rangi wa ngirini. Na koguo maaĩ makoneka na njĩra ya raithi hatakĩrĩ mũndũ wanoga na hatarĩ mũndũ wahũthĩra hinya mũingĩ.

Haha nĩ ndĩrakĩona hena mũthuri, na nĩ mũthuri, nĩ guka, nĩaikangĩtie mĩaka tondũ wakĩrora njuĩrĩ ciake, nĩ ironeka nĩ, ciĩtagwo mbuĩ. Mũthuri ũyũ nĩ aroneka egũthiĩte kũrora mũgũnda wake kana rũgiri rwa mũgũnda wake na nĩ agĩkorire hena mwanya na mwanya ũyũ nĩ mwanya ũngĩgererwo nĩ andũ kana ng'ombe cia andũ angĩ na citigĩbataire gũkĩingĩra mũgũnda-inĩ wake. Kũoguo nĩaroneka haha nĩkũiriga arairiga mwanya ũyũ nĩ getha gũgĩkorwo gwĩ kwega na mũgũnda wake ũikare wĩ mũirigĩre wega ũtarĩ na mĩanya.

Ũhoro nĩ ũheanagwo na njĩra nyingĩ mũno. Mĩthemba ngũrani ya kũhana ũhoro. Ta rĩu kwa mũhiano nĩ kũrĩ mĩthemba ta, ta rĩu ũhoro no ũheanwo na njĩra ya kũina. Mũini ũgakora atungĩte rwĩmbo rũraheana ndeto iria cirahanĩkĩte kana nĩ kũratha araratha, indo iria, ũndũ, ũhoro ũrĩa ũkahanĩka na kũu kabere. Nĩngĩ ũhoro nĩ ũheanagwo na njĩra ya ngerekano. Ũgakora ta mũhunjia kanitha-inĩ, amũhe ngerekano, no nĩ ũhoro ũrĩa aramũhe wa ma, ũhoro ũrĩa atangĩmũhe ũma waragania, koguo akamũhe na njĩra ya ngerekano.

Rita rĩkwa rĩa mbere kũhanda mboco, ndahandire mboco ndĩ thukuru-inĩ wa thekondarĩ, na kwoguo kũu nĩkuo twathire tũkĩgaĩrwo tũcũnjĩ twa mũgũnda wa cukuru tondũ nĩ hĩndĩ ĩyo twekaga kĩgeranio gĩa form four. Koguo, na twagĩthomaga Ngirigaca, koguo nĩ twahetwo tũmĩgũnda tũrĩme mboco nĩgetha tũheo marks. Nĩ ndakĩrĩmire mboco no kaĩ, ndarĩmire mboco ndĩna matanya ma kũgetha mboco nyingĩ no ndagethire mboco ona citakĩrĩte gĩkombe kĩmwe.

Irio ici ni ironeka nĩ irio cia ũgĩkũyũ biũ, tondũ nĩndĩrona hena marigũ haha, hena waru, hena mboga kana kabici na hena karati na kwoguo mũndũ ũrĩa ũkũrugĩte irio ici, nĩarugire irio thaka mũno. Na nĩgetha ũciharĩrie ũbatiĩ wambe ũthige marigũ, ũcoke ũthige waru na ũkere kabici na ũtinangĩe karati kana ũcikirite, o ũrĩa ũkwenda. Ũcoke ũ ũtinangie gĩtũngũrũ, wĩkĩre maguta, ũkarange irio ici ũciĩkĩre hau thaburia cihĩe nĩgetha ciume cihana ta ici na cikorwo ciĩna cama.

Thĩiniĩ wa ũmenyo wa maũndũ, andũ amwe nĩ mendete kũmatha ũmenyo wa maũndũ kũrĩa mabuku-inĩ, na kũoguo ũgakora mũndũ ũcio nĩ arathiĩ ta nyũmba ya kũiga mabuku, akoya mabuku maigana ona akainũka namo mũciĩ nĩgetha amathome. No ningĩ warora, andũ amwe nao mendete kũmenya ũhoro wao makĩria nanjĩra ya thenema, tondũ arĩa maugaga mathiĩ gũthoma mabuku, nĩ mekũnoga kana nĩmegũkoma na kwoguo o marenda kwĩrorera thenema, nĩgetha makahota gũbuatĩrĩra na maitho mao magĩthikagĩrĩria na matũ ũrĩa kũrerwo handũ ha gwĩthomera.

Mathako nĩ mega mũno, nĩmatũmaga andũ a itũra makuruhane kana manyĩtane, marie kĩmwe na mendane. Na nĩkĩo mathako mendaga gũthakwo na kana mendaga kũgayanio na ikundi arabu andũ makagayanio na ikundi ngũrani nĩgetha mahote gũcindana. Rĩrĩa maracindana, nĩguo nao andũ arĩa mathiĩte kwĩrorera marakena, nao acindani aya arĩa megũcinda magatugwo na iheo, magatugwo na maũndũ mangĩ maingĩ na kwoguo nĩ gũtũmaga mbeũ njĩthĩ ĩkorwo ĩna kwĩrutanĩria mũno rĩrĩa ĩ mathako-inĩ.

Maũndũ ma kĩndũire nĩ maũndũ maingĩ mũno makoretwo magĩkĩka thĩiniĩ wa ũrĩa ndĩrakũra, na kũoguo nĩ nyonete maũndũ maingĩ mũno magĩkĩka. Ta kwa mũhiano, maũndũ ma ũgũrani, ũgĩthiĩ kũgũra mũhiki nĩ gũtwaragwo mbũri, gũgathĩnjwo, gũkainwo, andũ magathiĩ magakũngũĩra tondũ nĩ ũroka kũgũrwo na mbũri. Ũhoro ũcio ũngĩ nyonete nĩ ũhoro wa kũruithania na rĩrĩa ihĩĩ cirathiĩ kũruithio nĩ gũgĩthĩnjagwo mbũri o rĩngĩ na gũkahoyo mũno na cikaheo kĩrĩra kĩaũndũire.

Nĩndona mĩbango ya gĩthirikari ĩgĩikio kũrĩa tekinoronjĩ-inĩ kana ĩgĩcenjio ĩtuĩke ndinjito. Nĩnjiguaga ngenete mũno tondũ nĩndĩramenya atĩ ũndũ wothe ndĩrabatara kuuma gwĩ thirikari, kana ũndũ o wothe ndĩrabatara hingĩrio nĩ thirikari atĩ nĩngũwona kũrĩa itanetinĩ wĩ mũhũthũ no password ĩmwe tu gwĩkĩra ya eCitizen nĩgetha thiĩ ndore ũndũ ũrĩa ndĩrenda.

Tũkĩaria ũhoro wa wĩra mwega, wĩra mwega ũrĩa nyendete niĩ nĩ wĩra ndĩraheo thayu, ndĩraheo gitĩyo. Wĩra ndĩratwarithio na kana ndĩraterebwo na njĩra ĩria njega ĩtarĩ ya gutinda ngĩharakicwo, kana ngĩonio ngĩ ngiũmwo thayũ. Na wĩra ũcio ningĩ nagũo nonginya ũkorwo mũcara wagũo ũroka ũtegũcererwo rĩ kana rĩ.

Ũganda ni bũrũri tũrigainie ũrĩ mwena wa ithũiro rĩ ya bũrũri wa Kenya. No Ũganda mũhaka-inĩ kana mũhaka-inĩ wa Ũganda na Kenya mataũni marĩa makoragwo makũhĩrĩirie hau nĩ taũni ya mbere ta Busia, taũni ingĩ ta Maraba. Maraba nĩ kũrũ mũno, no nĩkũo kũgeragira ngari iria nyingĩ. Taũni iyo ingĩ nĩ Lokitanyala, kwina taũni ĩngĩ ta Suam na kwina taũni ĩngĩ ĩtagwo Lwakhakha. Kogũo icio no cio taũni iria ciũĩkaine mũno.

E-citizen nĩ njĩra itũ kana njĩra ya wanjikũ kũmatha motungata ma gĩthirikari kũgerera njĩra ya intaneti. Na koguo rĩrĩa ndĩrahũthĩra kĩndũ gĩkĩ, kana mũtambo ũyũ, kana njĩra ĩno njerũ ya kũmatha motungata ma thirikari, nĩngeragĩra ũhũthũ tondũ ndĩrathiĩ harĩa ngetio password yakwa rĩrĩa ndaingĩra akaũntinĩ yakwa ya e-citizen. Ngakora maũndũ makwa mothe hau mekĩrĩtwo akorwo nĩ ũrĩhi wa igoti, akorwo nĩ marũa ma gũtwarithia ngari mothe ndĩrarorera harĩa ũrĩa marathiĩ kana nĩndĩrabatara kwerũhia marũa kana pasipoti indo ta icio ciothe ngũcikora harĩa. Koguo mũndũ aragerera ũhũthũ mũingĩ mũno kũgerera njĩra ĩno njerũ ya intaneti.

Ĩno nĩ tabarĩra ya thirikari na mũtaratara ũyũ wokire na atongoria aitũ a bũrũri nĩgetha mateithĩrĩrie arutwo a makorĩji a mayunivacĩtĩ thĩinĩ wa kũmahe ngombo cia kũrĩha mbeca cia cukuru na mbeca cia kwĩrora o ene. Nĩũkoraga ta rĩu andũ kana arutwo a korĩnji maheyagwo ngombo cia nginya ngiri bote, ũgakora nao arutwo a mayunivacĩtĩ maraheyo ngombo cia nginya ngiri mĩrongo ĩnana. Koguo nĩ mũtaratara mwega mũno na nĩũteithagia andũ aingĩ, arutwo aingĩ na aciari aingĩ mũno makĩria.

Ũgendi nĩ ũkoretwo ũnyitĩrĩire bũrũri witũ gĩcunjĩ kĩnene mũno tondũ nĩ ũrehagĩra thirikari mbeca imwe nyingĩ mũno. Na kwoguo gũkũ bũrũri-inĩ gwitũ nĩ kũrĩ kũrĩa agendi meendete gũthiĩ gũcera. Ti kũndũ ta Mombatha, nĩũndũ kũrĩa kwĩna Iria Rĩa Ũhĩndĩ. Magacoka nĩ meendete mũno gũka Nairobi. Nairobi kwĩ mĩkawa ĩrĩa mĩnene, mĩkawa mĩega mĩega. Magacoka magathiĩ kũrĩa rũrenda-inĩ rwa nyamũ rwa Maasai Mara, kũu nĩkuo marĩkagĩria thabarĩ ciao matanacoka mabũrũri mao.